Mbica ĩno ĩronania andũ magĩbundithio ũhandi wa mĩtĩ kana makĩhanda mĩtĩ. Aah Bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri wa mbere gũkorwo na mũthenya wa thigũkũ nĩũndũ wa ũhandi wa mĩtĩ. Ũrĩa warĩ mĩnĩcita wa thĩiniĩ, Kithure Kindiki, nĩandĩkithirie mũthenya wa Novemba ikũmi na ithatũ ũkorwo mũthenya wa kuhanda mĩtĩ, kuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩtatũ.

Ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno nĩ andũ makĩhanda mĩtĩ kana andũ magĩbundithio ũhandi wa mĩtĩ. Kenya nĩ bũrũri wa mbere gũkorwo na thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ. Ũrĩa warĩ mĩnĩcita wa thĩiniĩ, Kithure Kindiki, nĩandĩkithirie mũthenya wa mweri wa ikũmi na ũmwe, tarĩki ikũmi na ithatũ, kuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩtatũ, ũkorwo mũthenya wa ũhandi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

He bata wa kwenja mbũri maguoya, tondũ maguoya maya nĩmahũthĩkaga ũthondeki-inĩ wa mĩgeka, nĩmathondekaga kũndũ kũngĩ gũthondeka ngũbia, na ningĩ mũrĩmi endia maguoya maya, nĩendagia nĩmathondekaga burana kana nguo, nĩmekagĩrwo burana-inĩ nĩũndũ wa ũrugarĩ na mũrĩmi akahota kuona mbia ciake.